Ciondo ici cihũthagĩrwo gũthiĩ rĩngĩ ũthoni kana magongona-inĩ rĩngĩ ma gũthiĩ ta kũracia, na ciondo ici cionekaga mũno mwena ya Merũ na Embu, na cithondekagwo na ndigi cia ngongwe, na kũrĩ nacio cikuhũthĩrwo na maratathi, nĩ cigũtumwo na maratathi. Cionekaga mũno mwena wa Embu.

Ũrĩa ingĩrehe mateta nĩ ũndũ wa Skiza: Nguhũrĩra aya mateithanagia na Safaricom ndĩmere rĩngĩ ũrĩa ndekĩra credit kana kandi, ũrĩa mbeca ciakwa cikoretwo cikĩhũthĩka. Ndamatarĩria, na ndamera ũhoro wa Skiza rĩngĩ nĩ mekũmenya Skiza iria ciĩ kuo. Nĩmekũndutĩra na nĩmekũndeithia.